Odiochienga mokuongo mar pidho mbata kata mar miyo mbata chiemo ne en odiochieng' matek ahinya kendo ne an gi luoro. Kaluwore koda kweche ma wang'iyo go kendo gigo ma wachore kuom winyo miluongo ni mbata ni, iwacho ga ni mbata okdwa ng'ama orwako law makwar. Mbata kinene, to in e ma nyaka iringi, nikech obiro ringo kobiro kuomi kolawi. Koro iyudo ga ka en winyo mager sana, okiny kabisa. Kidhi kuome ogolo yiere kendo olawi. Koro iyudo ka bedo kode kata ng'iyo kode machiegni mondo mi imiye chiemo, kata mondo ikawe mirwake e ode, kata ka mi idonj e ode kama nitiere en tich matek ahinya. Koro kibedo tibedo achicha nikech ng'wech nyalo wuok sa asaya. Onyalo lawi kata onyalo sodhi ma ohinyi kata. Koro odiochienga mokuongo ne en odiochieng' matek ahinya. Itimo gino tiluor kabisa.

An ahero tich mar pidho apuoyo nikech apuoyo tichne ok en tich matek ahinya. Ok en lee machendo. En lee madembore. Kama iweye no emiduogo iyude. Mana ka igole oko, owuok odhi bayo eka onya dhi epuoth ng'ato ocham rabuond ng'ato, ocham karot mar ng'ato, to obiro mana duogo. To apuoyo kikao mipidho, nitiere kaka ipuonje. Kisepuonje ong'iyo kanyo ma okonyal wuok kata ni oyudo thuolo ni owuok. Iyudo mana kobayo e tie chiel kanyo toduogo. Ok onyal wuok modhi e puoth ng'ato. Mar ariyo, apuoyo en lee maber, omiyo wa chiemo. Apuoyo ring apuoyo en ring'o mamit. Ichame. Kendo gimachielo kendo ma ber mar apuoyo, apuoyo kiuse, tiyudo pesa. Koro iyudo ka nyuolne be onyuol piyo, onyuolore piyo piyo, nyithinde dongo piyo, koro chiemo intiere godo, us be kiuse iyudo pesa, chendo be ok ochendi. Kendo ochamo mana lum, oboke, ok oketi gi budget mang'eny.

Kidwaro chako pith mar apuoyo to imanyo mana bao. Kata kaok bao to imanyo mabati, gimoro manyalo losoni ot maber maok chwer ma koth ok donje maonge gi koyo, to iketonegi. To kanyo be nyaka ilos negie dirisa moro maber ma kelonigi ler eiot kata ka en dirisa mar sing'enge manyalo kelo ler sama nikech ok inyal yawo sitima sate. Koro kama iketogi nyaka ineni in ng'ama ler. Okinyi iyawo kiseyawo to iyueyo igolo losruok margi. Iketo negi chiemo kanyo imedo chiemo, koro nyaka ing'igi, ing'iyo ka chiemo orumo gidwaro chiemo, pi orumo imiyo gi pi kanyo koro en mana en mana gima ing'iyo ka ineno mantiere gi ich, ipogogi gi jowetene, kosenyuol irito nyithinde maber. Koro nyaka ibed ng'ano man gi pesa nikech apuoyo bende tich ne ok tek, ochamo mana alot ochamo mana lum mago e gik mimanyone koro ikete mana eode kanyo many ne chiemo. Imiye mana chiemo gi pi to ing'iye maber ok obi dhi kamoro ok obi wuok ni odhi kwalo e puoth ng'ato.

Apuoyo ringe en chiemo. Koro seche ma ipidhe modongo maber, tiwinjo ka alot oromi, igombo chamo ring'o. Kikao achiel tiyang'o. Apuoyo en ring'o mamit ahinya. En gi ring'o mamit sawasawa. Gimachielo kendo ma apuoyo miyowa, apuoyo nyuol ga piyo. Iyudo ka thuolo mokao komako ich kendo moting' ich monyuol, tin kabisa. Koro iyudo ka ginyuolore piyopiyo to kendo kiuse, en lee mantiere gi nengo. Apuoyo inyal yudo ka tin tiuse pesa kata siling eluf apar apuoyo achiel. Koro obedo kaka yori mar yuto, chiemo bende omii gi koni. Kae yo machielo ni apuoyo en tichne yot. Ok oketi gi garama mang'eny ma iketho pesa ni. Tich ne yot kendo kipidhe iyudo yot mang'eny kendo oonge shida moramora ni ochendo, omii koko mang'eny. Oonge go.

Gimatimore e picha nie en miyo, moting'o nyathine towuok gi dhok otere pap odhi lago dhok. Koriyudo ka, maye koro oonge ng'ama nyalo ng'iyo ne dhok kata wuon pargi owuok odhimanyo, kaka ginyalo chiemo, dhok odong' e dala ng'ama ng'i gi onge. Ineno ka dhere ni be en dhiang' minyiedho kendo ineno ka nyaroya bende nitiere e bathe kanyo. Koro oneno ni kar kaw gi otwegi gibed kanyo ka gichandore we ogol gi oket gie e laro oko kata otergi e pap mondo olag gi mos ka giwuotho kamano, gichamo lum, giyieng', onyalo kawgi be otero gi e aora gidhi gimodho pii to oduogo kodgi otweyo gi nikech ineno ka pod gin gi tol e ng'ut gi matieni, ok otergi kwath e pap, olago gi alaga mana piny kanyo, kosetieko ma osewinjo ka gichiemo ma giyieng' moneno ka giyieng', tokaw gi, totweyo gi

Tich mar doyo gi kweru oselokore e alworana kaluwore ni piny kaka medo sudo, lony bende medo idho ka dhi malo. Koro sani lony obiro eyo ma ket koda nitiere nyaka yaeidhi miloso makikaw tikuoye e puodho tonego buya te. Koro iyudo ka ka en puodho maduong' kata eka moko abich, idhi inyiew yath kisenyiew yath tikuoye e puodho ichalo ng'ama goyo alot yath. Igoyo tonego mana buya kende toweyoa chambino kantiere kanyo, obed oduma, obed bel, obed kal oweye aweya ka entiere kanyo. Koro iyudo ka ka buya ochako odongo kendo mar ariyo ma koro onuoyo puodho kata iwiro doyo chande, ichaki ikawe ichaki igoye, ochak onego gi. Machielo kendo, sani wantiere gi tinga, inyalo kaw tinga ipuro go. To kineno ni tinga nyalo ketho ni cham, inyalo kaw pesa timiyo ng'ama nigi dhok tobiro opuro ni godo maber. Koro iyudo ka doyo, tich mar doyo oseket obedo mayot

Tich mar doyo kabich itimo e alwora no e yo machalo kamae: kabich en alot ma chiembe oting'o gi e kore, okuot gi malo. Koro seche moko inyalo doye, tipo king'ado kore ma dongo bedo matek, koriyudo ka nikech en gimipidhe laini tiweyo thuolo e kinde kanyo. Inyalo kawo pesa timiyo ja dhok, to jadhiang' mimiyo ni nyakokaw mkebe kata kasuku. Otweyo e um dhiang' ma kopuro ni, dhiang' ok nyal mbuso it kabich. Koriyudo ka obiro to kweru kalo manekinde kanyo, kendo koni bathe koni be okale opara ka mano kodhi. Kokamano to watiyo gi yath, kisenyiewo yath tigoyo. Koro kisegoyo yath iyudo ka yath nego buya to kabich dongo dong' mana ka dongo kamano. Kendo mano tiyo e dakika matin kabisa. Kata kuom thuolo machuok kende, to buya oserumo e puothi te. Alodi dong' ka ler kendo oyudo teko, oyudo chiemo, gimoramora odonge yo makare.

Tich mar pidho anguro nikod nengo e alworana kama adake kaluwore ni anguro ok en chiaye ma nyaka igole tidhi ikwaye kaka dhiang' ma ang'ni igol, iter e pap, idhi ikwaye. En okwayore kende nikech obayo, obrodhi chamo ichuodho, osodho chuodho kanyo ogolo gik mantie ochamo, odhimanyo ot kama opuke takataka kata yugi, kanyo emamonyore gi kuonde mowitie, alode, tochamo, onyalo kaw kata it marande timiye tochamo. Koro iyudo ka en lee ma pidho yot kabisa ok omi ng'ato tich matek kata matin. Gimachielo momiyo enteire gi nengo en ni anguro ringe mit, anguro nigi ring'o machwe, to ringe mit kabisa. Mar ariyo kokalo kuom ring anguro wayudo gik mang'eny michamo kaka smoki, kendo wayudo bende miloso i iluongo ni sosej. Kopogore gi mano, anguro nigi moye, moo anguro inya ti godo e chiedo, iloso kode nyaka moo wichruok, chogo mar anguro be jomoko tiyo godo kaka yath koro iyudo ka anguro dende tee, gimora amora man e dende nigi nengo

Tich mar kwayo rombe gi diek ose lokore e aluorana kaluworeni ni epiny masani wadago lowo osebe doko matin. Iyudo kaji ose uso lope jomo nono ema onyiewo gigede gipuro koro kata thuolo ma inyalo yudo kata lowo mantiere gi thuolo malach minyalo yudo ikaw diek gi rombe iter odhi okwa osebedo matin kabisa koro chuno ni sani chiaye ma in godo ikawogi, to igeronigi odgi iketogi e dalani kanyo. Ka iseketo gi e dalani kanyo inyiewo chiemo to imiyogi gichamo kaok kamano to indikori ni in ema iwuok idhi imanyonegi chiemo ma gichamo. Ka en lum idhi ibetonegi ngichamo, ka en oboke idhi ibeto ikelonegi chiemo moro amora ma diel chamo to rombo be chamo imanyo ikelonegi pi imiyogi kanyo, sindan ichuo gi gimoro amora gitimo mana kanyo kaluwore gi nok mar lowo kama inyalo ter giye gikwaye.

Ma en lee miluongo ni kamnio. Koro gima timore kaeni en ni kamnioni nyuolo tong' to iyudo ni kamnio achiel en wuoyi to en dhako. Koro iyudo ka en owuon onyalo nindo tonge kosenindo e tongegi moteg gi to golo nyithindo. Kata iyudo ka onyalo romo gi kamnio machielo to mano nyalo biro nindo e tonge to tegone tong' to nyuolo nyithindo kata en be onyalo dhi nindo e tong' machielono kata onyalo nindo e tonge owuon kaluwore ni idendo gi dho ngere ni hermaphrodites, koyudo ka mae ose nyuolo tong' to oduaro ni mondo tongegi obut no to onyuol nyathi. To koro kamnio be sama onyuolo tong' ok onyal nyuolo tong' kamoro amora, tonge nyaka onyuol kama ng'ich, e lowo mang'ich kata kama opondo. To koro magi, kaka osenyuologini, obiro butogi bang' jumbe moko matin. Ineno ka kamnio ma nyathi chako wuok ei tonge, koro kochako wuok ei tong' gi to ipidhogi to gidongo to gibedo kamnio maduong'.

Chiemoni kidwa chame, inyalo chamo gi lweti. Kichamo gi lweti to ilogo lweti maber to ichame gi lweti kaok kamano, inyalo tiyo gi kijiko aina mar uma togi kiji to gi pala, pala matin michiemo godo kande. Koro kijiko imako gi lweti makorka cham to pala imako gi lweti makorkachich, to ichuoyo to ing'ado mana matin moromi to iketo edhogi ka itieko, oduma bende ero nitiere kae inyalo kawo oduma imuodo, kaok kamano to ichako gi kachumbari kanyo. Ikawo kachumbari ichako godo obedo kaka pudding iluongo ni pudding ama chiemono sama ichameni ikawo kachumbari to iketo e bathe kanyo koro ka iseng'ado to imedo gi kachumbari to iketo e dhogi. Kitieko to ichamo odumbi man kanyo mobokino, to imodho pi to iwuok idhi.

yath ka idwa toyo e lo giminyalo tiyo godo, en kijiko. ikaw yadhno, to iketo ewi mesa, kiseketo ewi mesa, tikaw kijiko titoye godo katinyalo kaw chupa moro mar soda tiluoko maler, to sianda chupano emitoye godo. Koro mago e gik ma inyalo tiyo godo e toyo yath e lo nikech kikaw mamoko gi kaka oluth kuon titoye go, todhi moko e oluth kuon, todwanyo oluth kuon. Koro heri iti gi kijiko kati iti gi chupa moramora kata mana chupa mar yath matek mok nyal tore, emi itoye godo matindotindo

ruakruok maseneno kuon jo gweng'wa, en twang'o kitenge, law mar kitenge. Iyudo ka mano ne kitgi machon, law mane ginyalo rwako maber ne en twang'o kitenge. Iyudo ka kitenge no kotwang'e totwang'e kitenge ma nyachon mabor maber mochweyo nyaka piny. Kendo ineno ka pinywa mar Afrika ni ong'ere gi lewni mar kitenge, iluongo ni African attire. Koro ineno ka thoth jomachon mawuok e gweng'wa oero sana weche mag ruako kitenge. Ruakruok machielo ma aneno en ruako o ogudu, en ogudu mag nya nyachon gi molos gi pien, iyudo ka jomachon nohero ga ruako gi kabisa abisa, ahinya ahinya. Negihero ga ruako ogudu machal kamano. Koro iyudo ka jomachon mapod opon mantiere e ndalo wa ni, samoruake, tineno ni adieri mae te e kitwa kod timbewa ka ineno ka ok giwe ga okwajo, okwajo en gima giwuotho go, okwajo mopa apaya gi yien ma nyabungu chande

Midhiero achiel ma timbewa kod kitwa machon rado godo e piny manyasani en ni, rwakruok, kit rwakruok oselokore. Jomachon e anyuolana nerwako lewni man gi luor maber. Ka en law motuang', kitege motuang' to ochweyo nyaka piny, kata ka en amboka to en amboka mochweyo nyaka piny maber maumi maber. To sani kineno gima nyiri rwako, orwako law ma kata kuchung' e mbele ni ok onyal kulore e mbele ni. Orwakore ma en duk, kineno kende kaka opowo ume, opowo molworo, opowo lewe, opowo dhoge, opowo ite malo nyaka piny ti neno ka jomachon kanopowo ite, opowo achiel toketo stadi kendo koni bopowo achiel toketo stadi. Koro sani iyudo ka rwakruok ma nyachon chande orumo kendo rwakruok ma nyasani, kiromo kata gi ng'ato kaka orwakore e wang'ayo, pogo ni en wuoyi kata en nyako tek ni kech iyude ni chuo bende tinde oneno mana norwakre mana kaka nyiri rwakore koro tek sana

Ofis duond bura mar ODM e Homa Bay kaunti oyudore kar chung' od bura miluongo ni Rangwe. Kanye emiyudo ka ofis gi maduong' okete. Rangwe en achiel kuom od bura aboro, mayudore e kaunti ma Homa Bay. Koro Homa Bay e kaunti maduong' to Rangwe en kar chung' od bura, kanyo e ofis duond bura ma ODM, kanyo ema oyudore

Teknolojia temo rito chike kod timbe ma nyachon e yoo machalo koda mae. Iyudo ka teknolojia manyonwa gigo man eotimore ndalo ma nene mane kwerewa ema timo to kelonwa e sama sani. Koro ka gisekao gigo matimore, wech emane jogo timo, gisomo tineno ka adieri chon negirwakore maber koro ineno ka nitiere joma temo timo rwakruok makamano koro ineno ka thoth jii, thoth oganda paroni ooh, kamae ekaka kitwa ne chalo. Koro we arwakra mondo sama jolimbe obiro wanyalo dhi e paw ndege to wamor. Koro iyudo ka en kaka rapar, en kar kendo. Mbui osebedo kar keno kata teknolojia, okano gimoro amora mosetimore kendo oparonwa gi.

Rawere matindo iyuayo koda much rawere mag tieng' gi e yo machalo koda mae, ng'ama rawera en ng'ama pod odwaro ni ong'e gik mang'eny' ong'e tiend gik mang'eny, one ma berne, one ma berne. Koro iyudo ka, gionge chung' makende, gionge chung' motegno magi giwachni, an ma e gima adwaro, machielo ni ok adwar. Koro iyudo ka thoth gi gitemo luwo tipo mar jowetegi gin joma luwo tipo. Koneno ka nyawadgi ohero rwakore eyo machal kama, nyawadgi lielo wiye machal kama, nyawadgi ohero neno pichni machal kama e mbui, nyawadgi en jamiel, embe iyudo kodwa ni omiel. Oda nomiel makata okia, odwa nodhi gi gima ng'ano timo nikech ong'e ni kotimo mano, obro bedo kaka ng'ane. Koro rawere masani ok en ng'ama ong'ere kabisa ong'ere owuon, gimodwaro, gimodwa notim gi ngimane, giwuotho e tieng'. Giwuothe e tieng' koro iyudo ka ging'eny giwacho ni wan wan jomiel, wan wan jower, wan joma timo kama. Koro gin joma luwo tipo jowetegi

Nyathi, en ng'ama ber kendo en ng'ama pok otimo kosa moramora koro en, gimikone no emobro timo. Kati ikone mana richo no, gimitimo marach no emikone, ema embe obroluwo nikech en ng'ama pod kiya gimoramora, okiya gimoningo bed notimo. Koro iyudo ka, oneno giwang'e gimitimo, kaki itimori e dala imamagi kati ibabagi embe e kakodwa notimre oko gi nyithindo mamoko, koro iyudo ka sigendni mag nyithindo matindo nechiwo ga gin kaka oteku e puonjruok ma nyathi e kinde ma nyathi dongo nikech kigone nyathi sigana kaka ondiek en lee majawuoro, en lee madwaro te owacho noooho onengo bedni kayiero gimoro achiel, mane ematimo. To kikone kaka apuoyo, en lee marieke ng'eny. Iwinjo kodwa ni amba adwa nabed kaka apuoyo mondabed gi rieko mang'eny. To kikone kaka, simba en lee mantiere gi teko kendo lee wetene oluore to koro iyudo ka sigend ni gi miyo nyithindo bedo gi luoro makende kendo donjo e pache kendo o owinjo matut kabisa